Ũyũ nĩ mũirĩtu kana mũrĩmi, ũronekana nĩarenda kwanjĩrĩria ũrĩithia wa ngũkũ na nĩaronekana arĩ kĩagainĩ kĩa ngũkũ na ciaga icio nĩaciakĩte ũũ wega kwonania atĩ mĩharatĩ ĩyo nginya nĩyonekanĩte yumĩrĩte wega harĩa arĩĩkagĩrĩra ngũkũ ciake irio, ũndũ ngũkũ icio itangĩhota nginyagia kũrehe nginya gĩko ciao harĩ irioinĩ icio, na waya icio irĩ hau nĩironekana ngũkũ nĩirĩikara handũ hega handũ nginya hena rĩera rĩega.

NĨ ũronekana nĩ ũrĩmi wa ng'ombe na nĩ ng'ombe cia kũhingĩrwo. Ng'ombe icio ciena gatengo matũinĩ macio na gatengo kau rĩngĩ nokonanie rĩrĩa ngombe ĩyo yatwĩkire ya kũheo mbegũ, rĩrĩa yagũrirwo, rĩrĩa ĩgũciara, ona rĩrĩa mũrĩmi ĩkwenda gũtwara ngombe yake monanioinĩ ma ũrĩmi, nĩ yonanagĩa ngombe ĩyo nĩ yake kana rĩngĩ enda gũtwaro njanjo, nĩyonanagia ngombe ĩyo nĩ yaku, nĩ getha ndĩgatwike ya gũtukana na ngombe iria ingĩ. Kana nĩ getha ũtwike wa kũmenya ngombe yaku nĩ ya mũthemba ũrikũ. Ona ningĩ mũrĩmi ũcio nĩ atwĩkĩte wa gũciakĩra handũ hega, handũ hena mĩharatĩ mĩega, handũ angĩhera irio na ngombe icio itwĩke cia kũrĩa. Handũ irio icio itangĩtwĩka cia gũtũkana na gĩko kĩa ngombe, kana harĩa ngombe ĩyo ĩthiagĩra bata, ndingĩtwĩka ya gũtukana na irio ciayo. Nĩngi harĩa irathiĩra bata nĩ haroneka nĩ handũ hega, handũ mũrĩmi angihotaga kuhaatĩra gĩko kĩu gĩake.

Nĩ haronekana harĩ na athuri erĩ manyitĩte matharũ na matharũ macio nĩ makũrũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩka nĩgetha matharũ macio matwĩke ma gũkinyanĩra, wambaga kũhanda mbegũ ya matharũ, a natharĩ-inĩ na kwa ihinda nĩ yoyaga nĩ getha ĩgatwĩka mĩũngũrwa ya matharũ, marĩa ũcokaga kũhanda mũgũnda-inĩ waku na wahanda matharũ macio nĩ matwĩkaga makuoya kahinda nĩ getha matwĩke ma gũkũra na rĩrĩa makũra na makinyanĩria hĩndĩ ya gũtuo, nĩ matuagwo itina. Itina cia cio nĩ cio ũtuaga honge cia matharũ namo magatwĩka ma tharũ mangĩtuo kana no marĩo, ningĩ no ũtwĩke wa kũmendia.

Nĩ andũ maroneka, maronekana nĩ marutaga wĩra hamwe a kambuni ĩna na nĩmacemanĩtie kana magoka hamwe, nĩ ũndũ wa gũkenanĩrĩra nĩ ũndũ wa ũndũ mwega matuĩkĩte a gũthundũra kana kĩndũ matuĩkĩte a kũhingũra thĩinĩ wa kamboni yao. Nĩkĩo maronekana mena thiũ ngengu, na andũ marĩ na gĩkeno kĩingĩ.

Nĩ haroneka, harĩ na mũthigari na harĩ na ceceni ya borithi, matũũra-inĩ maitũ kana kũrĩa tũikaraga, nĩ tubataranagia, kana ithuĩ ta raiya nĩ tũbataranagia gũkorwo na ceceni ya borithi na nĩkĩo thirikari, yoyaga ikinya ya gwaka ceceni ya borithi, tondũ kaingĩ andũ tiega gũkũ nja andũ nĩmatuĩkire a kwananga na gũkorwo na mĩtugo mĩgondereru mĩtugo ĩtarĩ mĩega na rĩngĩ mũndũ nĩ egũkorwo mũciĩ gwake ũgakorwo nĩ ekinaĩ kana mĩitũ ĩrĩa yũkaga gũgũtunya indo kĩahinya na we wĩta mũndũ ũgatuika wa kũnyitwo nĩ ruo rũingĩ nĩ kũrwo nĩ indo ciaku no koya ikinya rĩa gũthiĩ borithi na gũthitanga andũ acio matuĩkĩte a gwĩka ũguo. Nao borithi magatũteitha kũhĩtũkĩra ũgĩ ũrĩa mahetwo nĩ thirikari ũrĩa mathiaga gũthomithio, makoya ikinya marĩ ta thigari magoka na makanyita mwĩkinaĩĩ ucio, na makamũikia ngono na kũmũrehe ceceni-inĩ ĩyo ya borithi.

Nĩ ĩronekana, nĩ andũ erĩ mahũrĩtwo mbica na kambuni ĩo ĩrĩ hau nĩ ya gwĩtia magooti, na mũtumia ũcio ũhũrĩtwo mbica hau nĩ aronekana nĩ mũruti wa wĩra kũu na nĩ aratwĩka wa kũheo kĩheo kana wa gũtugwo nĩ abithaa kana mũruti mũnene wa wĩra wa kambuni ĩo ya gwĩtia magoti. Nĩ aratwĩka wa kũmũtuga, rĩngĩ nĩ ũndũ wa wĩkĩ wega, wĩki mwega wake wa wĩra, kwĩhokeka wĩra-inĩ wake, kũruta wĩra wake arĩ na kĩo, nĩkĩo rĩngĩ aratwĩka wa kũmũtuga.

Nĩ ĩronekana, nĩta nja ya cukuru handũ hauma na mĩgomo tondũ hena thigari icio irĩ hau, na nĩ taciatwĩka cia kũmaikĩria ndogo ya gũita maithori nĩ ũndũ wa kweheria andũ hau, matwĩke a kũmatagania matige kũrũrũngana. Ningĩ nĩ ũndũ matigatwĩke a kwananga indo, indo iria ingĩtwĩka cia kũhũthĩrwo.

Nĩndĩrona kĩmenyithia kana kĩndũ gĩtuĩkĩte gĩa gũtangatha bengi ngũrani, wambere harĩ na bengi ya KCB, harĩ bengi ya Cooperative, harĩ bengi ya Barclays, harĩ bengi ya Equity, harĩ bengi ya DTB, ona nginya Standard Chartered. Bengi ici ciothe no ũtuĩke wa gũthura imwe ĩrĩa ũkuona ũkũhota kũringana na mawatho mayo, kana kũringana norĩa maigithagia kũndũ kũrĩa ũkũona kwagĩrĩru nawe ũkũhota kũigithia.

Nĩ andũ mokĩte hamwe na gũcemania, no akorwo nĩ mũthenya mũna matwĩkĩte wa kũririkana, nĩkĩo gĩtũmi kĩnene mokĩte hamwe. Na nĩ makenanĩire na thiũ ciao nĩ ngengu tondũ harĩ na mũthuri wĩna aburoni ũratwĩka wa kũmahe indo cia kũrĩa maragayana hamwe nĩkĩo maronekana marĩ andũ akenu, tondũ no gũkorwo nĩ kĩndũ mararirikana kana mũthenya maratwĩka a kũũririkana marĩ o hamwe.

Nĩ andũ maronekana matuĩte itua na kuoya ikinya rĩa kuma njaa, na gũthĩĩ kũhuhia hanini gũthiĩ gũceera nĩ maronekana nĩ matwarĩtwo nĩ kambuni na, ya gũtwara agendi, kũndũ ngũrani gwa gũcera, tondũ nĩ haronekana mũirĩtu ũcio ũikarĩte hau arĩ na ngũbia ĩrĩa ĩna rũũri rwa kambuni ĩyo na ũndũ ũyũ wina bata tondũ mũndũ nĩ athiaga kũhoreria meciria. Nĩ maroneka matwarĩtwo kũndũ icũa-inĩ, kũndũ marĩ gatarũ-inĩ marĩ icũa-inĩ makĩyonera maĩ mega mahoreru mena ũkindĩrio.

Nĩ handũ haronekana hena itũũra na itũũra rĩrĩ, rĩkuhanĩrĩirie na bara na andũ kana aikari a itũũra rĩrĩ nĩmaronekana mateaga gĩko kĩao kana takataka ciao haha barabara-inĩ, ũndũ ũyũ ũgakorwo nĩ wa kĩeha na wagũkorwo wa wakũiguithia mũndũ ũũru ngoro, kuona atĩ gĩko kĩu kĩrĩ handũ barabara-inĩ, ĩno ti mbica thaka nĩ mbica ĩĩna magigi kuona andũ a itũũra rĩrĩ, nomatuĩke a kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ mĩthemba ngũrani ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gĩko na matuĩke a kũhinyĩrĩrio nĩ mĩĩrĩ yao, koguo gĩko gĩkĩ gĩtibataire gũkorwo handũ haha tondũ ona ti mbica njega ĩrĩ ta taũni kana ĩrĩ ta itũũra gũkorwo magĩte takataka ciao haha, gĩko gĩkĩ gĩbatarĩte gũkorwo handũ haraya kana handũ haraihu mũno na andũ handũ hangĩthondekwo nĩ thirikari ha gũtwara gĩko gĩkĩ harĩa gĩbatiĩ gũkorwo kĩrĩ.

Ĩĩ nĩ kĩonekaga maita maingĩ na nĩ haronekana nĩ mũrĩmi ũrarĩma ngonjeti, ona ngonjeti icio nĩ itũmĩkaga nĩ mũrĩmi rĩrĩa agũcihanda agacoka agũtuĩka nĩ wa gũcigetha. Nĩ atuĩkaga wa kwendia thoko-inĩ na agatua kuona ũboco nĩ ũrĩmi ũcio. Ngonjeti nĩ ĩtũmĩkĩga nginya rĩngĩ kũruga irio, ona ningĩ nĩ ĩthĩagwo na mũndũ agatua kũnyua ĩrĩ ta juici na ĩgatuĩka ya kũteithia mwĩrĩ wa mũndũ

Nĩ ũronekana nĩ mwako ũrathiĩ na mbere wa nyũmba. Nĩ ũrabatarania kĩndũ ta mũgũnda, handũ hega na hararamu ha gũgũteithia gwaka kũringana na wariĩ wa nyũmba ĩrĩa ũrenda. Ningĩ nĩ ũrabatara nĩ gũkorwo na mbeca, tondũ ndũngĩgĩthiĩ na mbere ũtarĩ na mbeca cia mwako. Mbeca irĩa igũkũhotithia gũita indo ta thimiti, kagoto, mũthanga, mahiga, hard core, indo ici nĩcio ibataranagia nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩanjia mwako. Ningĩ no ũkorwo na mbeca ũigĩte handũ irĩa ikũhota kũrĩha mabundi arĩa magũtuĩka a gũthiĩ na mbere na gũgwakĩra mwako waku.

Nĩ ĩronekana nĩ thibitarĩ ya kũrigita andũ arĩa arũaru, na nĩ haronekana hena arũaru arĩa makomete thibitarĩ ĩyo, ona arigitani arĩa marĩ nao, nĩ maronekana magĩũka kũrora ũrĩa mũrũaru atariĩ kana, na kũrora ũrĩa arathiĩ na mbere. Nĩ ũndũ wa kĩeha na ũndũ wa ruo kũona atĩ nĩ andũ mahinyĩrĩirio nĩ mĩrĩ yao nĩkĩo kĩmarehete gũkũ, nĩgetha matuĩke a gwetha ũrigitani, nĩgetha matuĩke agũthiĩ na mbere na kũhona na kũigua wega mĩrĩ yao.

Nĩ ĩronekana nĩ rumu ĩkagĩrwo mĩcemanio, na nĩnjariĩ ũ wega, ona itĩ iria ibangĩtwo nĩ nyingĩ ũndũ andũ arĩa mangĩhota gũka gũcemania mũcemanio-inĩ ũcio, magũkorwo me aingĩ, na nĩ mabangĩirwo itĩ ciao o wega, atĩ o na mũcemanio ũngĩkorwo ũrĩ na andũ aingĩ nĩmakũhota kũiganĩra rumu ĩyo.

Nĩ ndĩrona mũtongoria wĩtũ wa bũrũri kana mũthamaki wĩtũ wa bũrũri nĩwe Wilam Samoei Ruto, marĩ na munini wake, Kithure Kindiki marĩ na atongoria angĩ a thirikari. Nĩ maronekana nĩ kũarĩrĩria mararĩrĩria njĩra njega, cia kũgacĩrithia bũrũri wĩtũ na njĩra ya kĩrĩu.

Nĩ karonekana nĩ kagui kanini na nĩ karonekana nĩ kahetwo irio o wega tondũ ona mwĩrĩ wako no mũthaka na mũrori wako kana ũrĩa ũtwĩkaga wa gũkarora nĩ atwĩkĩte wa gũgekĩrĩra irio gabakũri-nĩ kau karĩ hau na nĩ ironekana nĩ irio cia kĩrĩu kana irio iria ũngĩtuĩka wa gũciona nduka-inĩ.

Nĩ ĩronekana nĩ mwanake ũtitikĩte mugogoteni akĩerekera njĩra ciake cia o mũthenya cia gwetha ũboco, tondũ no mawĩra ta marĩa mangĩ, akonekana nĩ mũndũ wamũkĩrĩte wĩra wake o ũrĩa atariĩ, ona kuonekana mũgogoteni ũcio aratitika ndũrĩ na kĩndũ. Nĩ arathiĩ na mbere na kũũtitika arĩ na mwĩhoko atĩ nĩ egũcemania na mũndũ mwega ũgũtwĩka wa kũmũhe wĩra na ahote wa kũmũkuĩra mĩrigo kana kũndũ kũngĩ athiĩ atwĩke wa kũheo wĩra wa gũkua mĩtũngi ya maĩ ĩrĩa agũtuĩka wa kũruta kuma handũ hana atware harĩa hangĩ na ũndũ ũcio nĩ ũkũmũteithia tondũ nĩ ekũhota kũgĩa mbeca na ndahana mũndũ ũrĩa ũikarĩte mũciĩ atarĩ na ũndũ wa gwĩka na atwĩka wa kũheo mbeca ta icio nĩ agũcihuthĩra na njĩra nyingĩ, ahota kũrĩha nyumba nacio, ahota kũhũthĩra kũrĩhĩra ciana ciake bithi na maũndũ marĩa maingĩ mũndũ arĩ na bata naguo marendekana na mbeca.

Nĩ kuona atĩ, arĩmũ nĩ mekĩte wega gũka hamwe na magatweka a kũhingũra Sacco, ĩrĩa ĩngĩmatethia kũonjorithia rĩria matũika a kũrehwo mbeca ciao, rĩria maruta wĩra mwega wa gũbudhĩthia cĩana citu nĩ mokite hamwe na gũthondeka nĩkio marĩ nayo nĩgetha matuĩke a kuonjorithia na mbeca ĩcio ciao no cĩmateitĩe na gwĩka undũ mũna, mũndu agĩkorwo agĩbatara. Tondũ rĩmwe mũndu nĩ anyitagwo nĩ kaũndũ na mbeca ĩria ũtuĩkekĩte wa kuonjorithia nĩcio ĩguteithagia nĩgetha ũhingie bata ũcio, nĩ ũndũ wa njĩra njega wa gũtũteĩthia nĩ matuĩkite a kuonia nginya andũ angi matuĩke a kuonjorithia hamwe nao nĩ ũndũ wa kũguna ithuĩ andũ aya angi.

Nĩ andũ maronekana, mohete thabarĩ na kuoya kahinda kao nĩgetha matuĩke a gũthiĩ gũceera kana ũgendi, wa gũthiĩ kuona nyamũ cia gĩthaka. Nĩ maronekana makuĩtwo nĩ ngari ya agendi ĩrĩa ĩmatwarite, nĩgetha matuĩke a gũthiĩ kwĩrorera nyamũ cia gĩthaka. Nĩ maronekana nĩ andũ akengu na nĩ makenete nĩ ũndũ wa gíĩthiĩ kwĩyonera, tondũ kaingĩ maũndũ maya nĩ mateithagia rĩrĩa mũndũ arĩ na maũndũ maingĩ ũgatiga wĩra tondũ rĩmwe nĩtũrutaga wĩra ũndũ ũrĩa ũtũteithagia ona ithũĩ tũrĩ ta andũ, no rĩmwe nĩwega kwihe kahinda na gũthiĩ gwĩkenia na kwĩrorera bũrũri o ũrĩa ũtariĩ.

Nĩ ĩronekana nĩ mũtumia wĩna kana gake ũrĩa ũrakongithia na nĩ aroneka nĩ mũndũ ũhũrĩte kambĩ handũ hana, ũndũ ũyũ ũgakorwo wa gũkorwo wĩna kĩeha kuona atĩ nginya handũ harĩa aikarĩte nĩ handũ hatarĩ hagĩrĩru ha kuongithia kana ta kau tondũ andũ aya no matwĩke a kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ, kana kau gatwĩke ga kũhinyĩrĩrĩka na ningĩ gatwĩke ga gũkua tondũ no kanini, gatirĩ na hinya mũingĩ kana gatirĩ na indo iria, gatirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũngĩtuĩka wa gũgatũria handũ ta haha, kũoguo mũndũ ta ũyũ abatiĩ gũkorwo arĩ handũ hega, handũ harĩa e kũhota kũrera kana gake na atwĩke wa gũkarora nginya gatwĩke ga kũgimara gatwĩke kana kanene.

Nĩ aronekana nĩ mũini, na nĩ aronekana nĩ araina rwĩmbo tondũ ena kĩnanda na rĩngĩ ena kamero ga kũmũteithia kũina. Nĩ aronekana nĩ mũini wĩkĩrĩire kĩheo gĩake kĩrĩa ahetwo kĩa wũini, na kũrĩa ũrĩ, na kũrĩa arĩ nĩ kũronekana nĩ kĩrabu koguo nĩ kũroneka ahana mũini wa nyĩmbo cia gũthũngũtha, kana cia mũgithi, na cia kwĩgangara. Na nĩ aronekana rwĩmbo rurĩa araina nĩ rũratuĩka a gũkenia andũ arĩa mokĩte a kũmũthikĩrĩria. Nyĩmbo ici nĩ ciendagwo nĩ andũ kaingĩ tondũ nĩ imakenagia, ikamahoreria ngoro na ikamateithia rĩngĩ kũhoreria meciria mao.

Nĩ ĩronekana nĩ rũũri rwa cukuru nene ya Nairobi. Na rũũri rũrũ rwĩna nyamũ gũtuĩka rũũri rũu rwĩna guoko na guoko kũu kũnyitite mbuku. Kuonania bata wa gũthiĩ cukuru nĩ gũthoma na gwĩkĩrĩra kĩyo mathomo-inĩ maku, nĩgetha mũtũrĩre waku ũtuĩke wa kũgacĩra, na ũtuĩke ũrĩ mwega, tondũ mũndũ rĩrĩa arĩ na gĩthomo nĩ ahotaga kuona wĩĩra, na wĩra ũcio ũgatuĩka wa kũmũteithia mũtũrĩre-inĩ wake.